Hĩndĩ ĩrĩa gwakorwo gũtarĩ na mbura ya kũigana, mũrĩmi nĩagĩaga na meciria mangĩ ma gũitĩrĩria irio ciake, kana ma kana mĩmera yake maĩ, na njĩra ya kwenja mĩtaro kũu, ta rĩngĩ nĩũkoraga mũrĩmi nĩenjete ndamu mũgũnda-inĩ wake, kana ona ũngĩ níenjete gĩthima mũgũnda-inĩ wake, nĩgetha hĩndĩ írĩa gwakorwo gũtarĩ na maĩ, mũrĩmi ũcio kana hĩndĩ ĩrĩa gwakorwo gũtarĩ na mbura, mũrĩmi ũcio athiaga akataha maĩ ndamu agathondeka ma, njĩra ya kuma ndamu-inĩ, mĩtaro ĩgathiĩ ĩro ĩnyũrũrũkĩte nginya mũgũnda-inĩ wake, hĩndĩ ĩyo mĩmera yake ĩgakoragwo na ũgunyu wa kũigana, na híndĩ ĩyo nĩakũhota gũkagĩa na magetha mega na makũigana, marĩa angĩcoka arĩe na bamĩrí yake, kana ona endie agĩe mbeca ciake.

Kĩhumo kĩnene kĩa mbeca thĩ-inĩ wa kauntĩ ya Kisumu, na kĩrĩa gĩtũmĩte kauntĩ ĩyo ĩkorwo ĩrĩ ya mwanya kũrĩ kauntĩ iria ingĩ thĩ-inĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa kenya, nĩgũkorwo atĩ nĩgũthi nĩkũrĩ na ũtegi wa thamaki, gũkorwo atĩ kwĩna iria rĩa Lake Victoria, rĩrĩa rĩkoragwo kauntĩ-inĩ ĩyo, nĩrĩcũngagĩrĩria gũkorwo na biacara cia ũtegi na wendia wa thamaki. Hĩndĩ ĩrĩa thamaki ciatwĩka nĩciategwo, kũu kauntĩ ĩyo, nĩciendagĩrio kauntĩ iria ingĩ, ũguo kauntĩ iria ingĩ nĩicokagia mbeca mwena ũrĩa wa kauntĩ ya Kisumu, na andú acio magakorwo nĩmaragĩa mbeca makĩria ya kauntĩ iria ingĩ cirĩ thĩinIĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa kenya.

Kaingĩ nĩũkoraga aruti a wĩra a matatũ thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa kenya, matirahota kũrora wega matatũ ciao, na kĩwango kĩrĩa gĩa kũrora matatũ gĩgakorwo kĩrĩ thĩ mũno, ũũ atĩ nĩkĩigaga maica ma andũ akenya ũgwati-inĩ mũnene, tondũ nĩúkoraga matatũ icio cia mũingĩ citirarorwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, ũguo nĩ ũhũthũ mũno gũkora matatũ nĩyathiĩ, na yagĩa na mũtino, na yoraga andũ aingĩ mũno. Ũguo, niĩ hakwa ingĩrora, kana ingĩtua gũthima wũigĩrĩrĩku wa andũ a matatũ ingiuga wĩ thí mũno, na nĩmabataire marore mũno, makĩongagĩrĩra ũhoro wa gũkoragwo na thigari nyingĩ iria cirarora matatũ bara-inĩ, nacio thigari icio citigetĩkĩre kwamũkĩra mahaki ma matereba

Hĩndĩ ĩrĩa gwakorwo rĩera rĩgĩthũkio mũno, nĩũkoraga kwĩna ũgarũrũku wa rĩera, rĩngĩ rĩera nĩrĩthũkagio gũkora andũ magĩcina cuma, maũndũ ta macio iganda-inĩ. Ũguo andũ nĩmabatiĩ kũmenyerera rĩera nĩtondũ rĩrĩa rĩera rĩathũka, nĩkwaga mbura, nayo mbura yaga, mĩme tũkaga kĩmera. Ũguo andũ nĩmagĩrĩiorwo gũkorwo ningĩ arĩmi nĩmagĩrĩirwo gũkorwo makĩhanda mĩtĩ thĩ-inĩ wa mĩgũnda yao, nĩgetha kũgucĩrĩria mbura, tondũ hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mĩtĩ, rĩera nĩrĩkoragwo rĩrĩ rĩega, mbura ĩkaura, ona ningĩ gũgakorwo kwĩna gũkaga riũa rĩrĩa rĩcinaga irio, nacio irio cigakorwo nĩciahota gũciarana na kwagĩa na kĩmera kĩega, andũ makagunĩka, na bũrũri ũkagunĩka, tũkahota kũgetha, tũka cikatũigana twĩ ta bũrũri na tũkendia iria ingĩ.

Nĩ maita maingĩ nduĩkaga wa kũgeria mũgũnda wakwa, gĩtũmi nĩgetha ndigĩrĩre atĩ nĩ wagĩa na maciaro makũigana marĩa niĩ ndĩrenda na marĩa ndĩrona nĩ makũnjigana na nyũmba yakwa, na marĩa ingĩ coka ndũĩke atĩ nĩ ndedia na nyone ũmithio. Rĩu ũndũ ũrĩa njĩkaga nĩgetha nduĩke atĩ nĩ ndathondeka mũgũnda wakwa nĩ gũcenjania njenjanagia kĩmera tarĩngĩ kĩmera gĩkĩ ngauga ngũhanda mbembe mbembe icio ndarĩkia gũciruta mũgũnda rĩ ngacenjania kĩmera gĩkĩ kĩngĩ ngahanda mboco koguo nĩ njĩra ĩmwe ya gũthondeka mũgũnda we wĩ ta mũrĩmi ũhoro wa gũikara ũgĩcenjanagia kĩmera. Ningĩ oho no ngoragwo ngĩka atĩ tarĩngĩ no korwo handĩte mboco ngakorwo okuo thĩini nĩ handĩte waru ũndũ ũcio nĩ ũtuĩkaga wa gũthondeka mũgũnda wakwa na ũgatuika wa kũhe maciaro na magetha mega makũnjigana.

Harĩ kũgirĩrĩria ũthũkangia wa tĩri, mĩgũnda-inĩ itũ, thirikari itũ ya bũrũri wa kenya nĩ ĩigĩte mĩtaratara ya kũgirĩrĩria tĩri gũkorwo ũgĩthũkangio. Wambere, nĩkoretwo ĩkĩheana bataraitha, bataraitha ĩrĩa ĩrerĩkana atĩ nĩrathondeka tĩri, wa tĩri watwĩka wa gũtukana na bataraitha ĩyo, ũgatwĩka wa gũthondekeka, ũũ atĩ i kĩndũ kĩrĩa gĩgũtwĩka gĩa kũhandwo kũu nĩgĩgũtwĩka gĩa kwagĩra na gĩtwĩke gĩa kũgĩa na umithio mwega. Tĩri ũcio ũgakorwo wĩ mwega, nogatwĩka nĩũrarehe ũguni mwega.

Kwĩna maũndũ ngũrani marĩa matũmaga mboco ĩtuĩke nĩyo ĩrahandwo ihinda rĩna, wa mbere nĩ ũkoraga atĩ ihinda rĩrĩa rĩho rĩa kũhanda nĩ ihinda inini, ta rĩngĩ mbura yetereirwo ihinda rĩa mweri wa ikũmi, ũgakora ta rĩngĩ mũrenda kũgetha thutha wa mĩeri itatũ, nĩgetha mũharĩrĩe mũhande kĩndũ kĩngĩ, hĩndĩ ĩyo ĩgatuĩka mboco nĩyo njega na njagĩrĩru ya kũhandwo ihinda rĩu, tondũ ndĩriaga ihinda inene no igũcoka yũme mũgũnda, ũndũ ũngĩ nĩ hĩndĩ ĩrĩa ũrakora ũkona atĩ ihinda rĩrĩ nĩ ihinda rĩa mbura nini, mbura ĩrĩa itagũthũkia mboco hĩndĩ ĩyo nĩ ũkoraga arĩmi aingĩ makĩona arĩrĩo ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire rĩa kũhanda, tondũ hĩndĩ ĩyo mboco ndĩgũtuĩka ya gũthũka na nĩĩgũtuĩka ya gũkũra o wega na ĩkũhe magetha mega makũigana we na nyũmba yaku.

Ũkoraga atĩ ngamĩra nĩ irahota gũikara kũndũ kũrĩa gũtarĩ na mbura thĩiniĩ wa bũrũri witũ, tuge na takũrĩa ũguo Marsabit, kana na kũrĩa Turkana kana Samburu, kũu nĩ ũkoraga ngamĩra nĩ iretiria gũikara kũo, tondũ kũu gũtirĩ na maĩ. Ũndũ ũrĩa Ngai ombire ngamĩra nĩ atĩ, nĩ amĩũmbire ĩna kĩndũ kĩhana ta itagi rĩa kũiga maĩ thĩiniĩ wayo, ũgũo hĩndĩ ĩrĩa yanyua maĩ nĩ ĩigagĩra maĩ thĩinĩ wayo marĩa makũhota kũmĩteithia gũthianga na ihinda rĩngĩ inena nene ĩngĩkona maĩ mangĩ ,ũguo ngamĩra ĩgakorwo ningĩ nĩ ĩhotaga gwĩtiria gũthiĩ thabarĩ ĩngĩ ndaihu mũno ĩtonete maĩ ĩgakoragwo atĩ nĩ ĩrahota gũĩtiria kũndũ kũu kũngaru mũno na kũndũ kũrĩa maĩ mataroneka na ihenya, nĩkĩo ũkoraga atĩ nĩ ũracikora mũno mĩena ĩyo ya nakũu mwena wa irathĩro mwena wa bũrũri witũ.

Mĩrũrũngano mĩingĩ ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩonekana bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa kenya, ũrakora ĩratongorio nĩ gĩkundi kĩreĩta GenZ, na andũ aya nĩ andũ arĩa anini, nĩ ayuthi, aingĩ nĩ arĩa ayuthi thĩiniĩ wa bũrũri wa kenya, nĩũgũkora nĩmararũrũngana kaingĩ, nĩ tondũ wa gũkorwo nĩmaretha kĩhoto kĩao, na bũrũri ũkorwo ũgĩtongorio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, kwa ihinda rĩrĩ, nĩũrakora nĩkũrũrũnganĩtwo, nĩ tondũ wa njũragano i mũndũ watuĩka wa kũragwo nĩ borithi, hatarĩ gĩtũmi, kana matekũheana gĩtũmi kĩega gĩa gũtuĩka mũndũ ũcio agĩkorwo agĩkua e moko-inĩ mao, ta rĩngĩ ona mũndũ ũcio oragwo, andũ ao magatuĩka a kũheo mbeca nini makahakwo, nĩgetha magatuĩka atĩ nĩmariganĩrwo nĩ ũndũ ũcio, no gĩkundi kĩa GenZ gĩgatuĩka, kĩo nĩkĩranyitana, makarũmanĩrĩra, magathiĩ, mo matongoretio nĩ ũmwe wao, makarũrũngana, ta Nairobi ũguo, magĩetha kĩhoto kĩao, ũndũ ũcio nĩ mwega mũno, na nĩwagĩrĩire, nĩ tondũ nĩ gwetha maretha kĩhoto kĩao.

ũrĩa arĩmi mareka, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ mĩgũnda yao nĩyatwara maĩ wega, kana gũtigĩrĩra atĩ mũgũnda nĩwanyua maĩ wega, thutha wagũkorwo atĩ nĩkwagĩa na mbura, nĩmarathondeka mĩtaro thĩ-inĩ wa mĩgũnda yao, nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa maĩ matwĩka nĩmaingĩha mũno ma mũgũnda-inĩ wao, maĩ macio magakorwo nĩmarathiĩ makanyũrũrũka na mĩtaro ĩyo, gũgatwĩka atĩ maĩ marĩa marabatarania mũgũnda-inĩ nĩmo nĩmahũthĩka, na mau mangĩ magakorwo merekeirio handũ hangĩ akorwo nĩta ndamu. Ũndũ ũngĩ, nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ, mũgũnda nĩũranyua maĩ wega, na gũtiragĩa, gũtiratwĩka maĩ mau nĩmaratwĩka ma gũthũkia mĩmera, arĩmi nĩmararĩma irio, makahanda na mĩraini, okorwo nĩ mboco, makamba makarĩma mĩgũnda, magacoka maka, makenja mĩraini ũguo ĩrĩa marahandĩra mboco icio, irio cigakorwo cigĩkũra wega, na tĩri ũgakorwo wĩ mwega.

Haha, nĩndĩrona nĩ mũirĩtu arongania matumbĩ, harĩa ndĩrona nĩgúthondekera athondekeire ngũkũ ciake. Nĩ ta kĩũmba-inĩ gĩake agathondeka harĩa ngũkũ cirĩrekagĩria, ũũ mũndũ abataraga gũkorwo na ũmenyo mũingĩ mũno, wa gũthondeka handũ atĩ ngũkũ ciarekia matumbĩ, matigũtwĩka ma kũgaragara, kana magũe matwĩke ma gũkua. Ũguo, nĩũrabatara gũkorwo na handũ hakĩirwo handũ igũrũ otoũ ũrona yakĩirwo igũrũ, mwako ũyũ ũkoywo na mahiga, arabu hau igũrũ hagakorwo nĩ mbaũ ciakĩtwo, naho hau thĩ wa mbao, nĩũramenya nonginya hakorwo harĩtwo kĩndũ gĩtangĩtũma atĩ itumbĩ ríagwa atĩ norĩtwĩke rĩa gwatũka, na nĩũrabatara ningĩ gũkorwo na kĩndũ ta tirĩĩ, ĩno anyitĩte, harĩa wongania matumbĩ maku, nĩho ũrĩmekagĩra, nĩgetha rĩu ũmatware okorwo nĩ thoko kana nyũmba.

Rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ, kana rĩrĩa ndona mbũri, kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa, nĩ ũhoro wothe wa magongona, marĩa mekĩkaga gĩkũyũ-inĩ. Rũrĩrĩ-inĩ rwitũ rwa gĩkũyũ, nĩtũkoragwo na magongona maingĩ, ta mohiki, ũthoni, irua, na magongona mangĩ maingĩ. Nĩũkoraga ũthoni-inĩ mbũri nĩkoragwo ĩkĩ ĩkĩonereria kĩa ũndũ mũna, na nonginya mbũri ĩkorwo ho, ta rĩngĩ nĩũkoraga nginya mbũri igĩthĩnjwo magongona-inĩ maya. Ningĩ, nĩũkoraga mbũri ikĩhũthĩka tarĩ rũracio ũkaigua mũciĩ ũyũ, rũracio rwĩtagio ta mbũri mĩrongo kenda na kenda, kana mũciĩ ũyũ gwĩtagio mbũri cigana ũna. Ũguo mbũri nĩĩhũthĩkaga mũno rũhonge-inĩ rwitũ.

Kĩndũ gĩkĩ nĩndĩrona nĩ matumbĩ, na matumbĩ nĩgetha matwĩke ma kũmenyererwo, nĩũkoraga andũ aingĩ makĩgũra tiree, nĩũkoraga kũrĩ tiree imwe cikoragwo cithondeketwo na makatoni, na tiree ingĩ cikoragwo cithondeketwo na plastic. Rĩu kaingĩ nĩũkoraga mũrĩmi wa ngũkũ, hĩndĩ ĩrĩa ongania matumbĩ make, nĩgetha amamenyerere wega, nĩgetha matigatwĩke ma gwatũka, kana magũkua, amoyaga akĩmekĩraga tiree-inĩ icio. Oho, nĩũkoraga kwĩna mũrĩmi, ũroya matumbĩ make akĩmekĩraga handũ gĩkatoni-inĩ, wega kahora akorwo ndarĩ na na tiree icio, nĩgetha matwĩke makũmenyererwo, ningĩ, makaigwo handũ matangĩgũthwo oũguo kana handũ mangĩkua naihenya.

Ũrĩa ndĩreciria ndona mbica ĩno, kana ũndũ ũyũ, ndĩreciria atĩ nĩ mũndũ wĩ mũgũnda-inĩ, mũgũnda ũyũ nĩũronekana ũhandĩtwo mbembe, na nĩironeka mbembe ici nĩirurĩte wega mũno, ũguo ũkoneka nĩ mũgũnda mũnoru wega. Nake mũndũ ũyũ aroneka ena thimũ anyitĩte, nĩtagukorwo nĩ mbica arahũra mũgũnda ũyũ, akíenda hihi kũwendia, kana hihi akĩenda kũ ũgathĩrĩria, kana akorwo ona nĩwe ũkire kuona mũgũnda ũyũ nĩgetha aũgũre. Mbica ĩno ĩkonania atĩ nonginya angĩkorwo nĩkũgathĩrĩria mũgũnda ũyũ ũragathĩrĩrio, kana mũndú ũyũ nĩkũhũra arahũra thimũ akiuga e mũgũnda-inĩ wake kana mũgũnda mũna, agĩtarĩria ũrĩa mũgũnda ũcio aũkora ũhana, kana hihi nĩa nĩ ũkwona mũgũ nĩũkwona mũgũri.

Ngĩciria hakwa mwene, kĩrĩa kĩrathĩi nambere haha ndĩrona, rũrũ nĩ rũrĩrĩ rwa Maathai-inĩ, na andũ aya matwĩkĩte a gũcokanĩrĩrio handũ hamwe, ta makoywo cukuru ĩmwe ĩgatwĩka nĩyo kĩrathi kĩmwe kĩracokanĩrĩrio, hihi, andũ aya, kũrĩ ũndũ mararutwo, kana gĩthomo marathomithio, kana kũrĩ ũndũ kũrĩ mũndũ ũgũkĩte monane nake, nĩtondũ andũ aya nĩmaronekana nĩ akenu mũno. No ũkore nĩ kĩndũ matarĩ mona, kana kĩndũ matarĩ maigua, kana ũkore nĩ atĩ, nĩ mũtongoria wao okire kũmona, akĩmerĩra ũndũ, kana akĩmarehera indo, hihi noũkore nginya nĩ indo aramahe, na nĩcio indo ici maroneka meroreire makenete ũguo mũno, metereire kũnegerwo nĩguo mainũkie kwao mũciĩ, o hamwe na ciana ciao tondũ nĩndĩrona hena twana tũnini

Wa mbere mũndũ ũrĩa ndĩraruta gwĩka ũndũ ũyũ no nginya akorwo mũndũ wĩna kĩhaarĩro kĩega, tondũ ndũngĩruta mũndũ gwĩka ũndũ ta ũyũ na akorwo mũndũ ũcio nĩ wa kũrũgarũga kana nĩ arĩ bagabaga nyingĩ. Tondũ nĩ ũrona maya nĩ matumbĩ na ũrĩa maigĩtwo maigĩtwo wega mũno mabangĩtwo na mũbango mwega ũũ atĩ matingĩgũa matuĩke ma gũkua. Tondũ nĩ ũrona ũyũ nĩ mũrĩmi wa matumbĩ na ĩno nĩ biacara yake na ta rĩngĩ nĩyo ehokete. Ũguo mũndũ ũyũ nĩgetha ndagathiĩ hathara no nginya atuĩke nĩ aramenyerera matumbĩ make wega. Ũrĩa niĩ ingĩruta mũndũ wĩra ũyũ nĩ atĩ, ngũkũ ciake ciarĩkia ũgathondekera handũ ha kũrekeria, nĩgetha ngũkũ ciaku ciarekia rĩ, ũgathiĩ ũkĩoyaga matumbĩ maku ũkĩoyaga ũgĩkagĩra tray inĩ. Tray yaihũra ũkamĩtwara harĩa yaagĩrĩire, ũgathiĩ na tray ingĩ ũkamĩkĩra matumbĩ yaihũra ũgoka ũkamĩigĩrĩra harĩ ĩrĩa ĩngĩ, o ũguo o ũguo ũgathiĩ ũigĩrĩire tray o tray. Na citigagĩthiĩ ũraihu mũnene wa naigũrũ, tondũ o ũrĩa ciathiĩ ũraihu mũnene wa naigũrũ noguo arĩ ũhũthũ waguo cituĩke cia kũgwa.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa ndona ũndũ ta ũyũ, nĩ ũhoro wothe wa ũrĩmi. Ngeciria ũrĩa wothe ingĩtua ũrĩmi ta biacara yakwa, njuge rĩu ndikwandĩkwo nĩ mũndũ, niĩ mwene ndĩyandĩke, ndwĩke nĩndarĩma ũ, tuge ta rĩu ici nĩ waru, mũndũ ũyũ acirĩmĩte wega, na mĩraini ũguo, nanĩ mũgũnda mũnene ũyũ, ũgũkora mũndũ ũyũ waru ici rĩ ci cirakũra na harĩ period ya mĩeri ĩtatũ. Ũguo mũndũ ũyũ thutha wa mĩeri ĩyo ĩtatũ rĩ, nĩaratwĩka wa kuona mbeca ciake cia kũmũrũgamĩrĩra ihinda inene mũno. Ũguo ũgakora, ũrĩmi nĩũramũteithia mũno, ngona ũndũ ũyũ, nĩũkĩrĩte nginya kwandĩkwo mawĩra manene ma wabici, na nondĩrirĩrie mũno onaniĩ gũkorwo ngĩka ũndũ ta ũyũ wa ũrĩmi, tondũ ũrĩmi wa kĩrĩu nĩũrateithia ũgakora atĩ, ũraguna nginya bũrũri witũ, ũguo tũgatwĩka a kũgunĩka ithuothe

Maũndũ marĩa ndĩrona ma bata haha, wambere, nĩndĩrona atĩ ngũkũ ici nĩciakĩirwo kĩũmba kĩega mũno, cigakorwo cithondekeirwo ũ atĩ, harĩa igũrũ nĩho cithiaga gũkoma, na kwambata hau igũrũ, nĩhathondeketwo ngathĩ ya kwambata. Ũguo ngũkũ icio cigakorwo ciĩna ũhũthũ mũno kwambata kũu igũrũ, ningĩ nĩciĩkĩrĩirwo waya kĩũmba-inĩ gĩa cio, ũ atĩ citingĩhota kuma ciũre o ũguo, na waya ĩno nĩrahota gũtũma rĩera rĩega rĩtuĩke rĩa kũingĩra, na gũgakorwo kwĩna ũtheri mwega mũno tondũ ningĩ ona kũrĩ oũguo ngũkũ nĩirabatara ũtheri, na nĩirabatara riũa, ũguo ũgakora mũndũ ũyũ nĩathondekeire ngũkũ ciake wega na agacirũbũiya, nĩ tondũ nake, he kĩrĩa arona thutha wa ũguo. Nĩndĩrona ningĩ harĩa thutha hena irio cia ngũkũ, iria cigĩtwo hau nĩgetha ngũkũ cigaikaraga cigĩikagĩrio, ningĩ haha thĩ-inĩ nĩndĩrona hena kanyamũ ka maĩ, ga gwĩkĩra maĩ ma ngũkũ, harĩa ngũkũ citwĩkaga cia kũnyuĩra mai, ngũkũ ici nĩ ndore wega mũno.

Kĩrĩa kĩrathiĩ nambere haha, nĩndĩrona aya nĩ kanjũ, na ĩno nĩ ngari ya kanjũ, na hena mũndũ warĩkia kũnyitwo nĩ kanjũ. Ũrĩa ũkoraga gũgĩthiĩ nambere, kanjũ nĩ aruti a wĩra a kauntĩ, na andũ aya nĩmehokagĩrwo kũrora kĩrĩa kĩrathiĩ nambere kauntĩ-inĩ ĩyo. Tarĩngĩ noũkore atĩ, ũyũ auma mwendia, wa indo, ũgakora nĩagarara mawatho marĩa makoragwo mekĩrĩtwo, ma kwendia indo bara-inĩ kana thoko-inĩ, na rĩrĩa agarara, mũndũ ũcio nonginya atwĩke wa kũnyitwo, atwarwo borithi, nĩgetha atwĩke wa kũrĩhĩra kío kĩndũ kĩu, kana atwĩke wa kuohwo, kana acokie ciũria, gĩtũmi gĩake gwĩka ũguo. No haha ũrĩa anyitĩtwo, nĩaronekana ndarenda kũingĩra ngari, na nonginya angĩingĩra ngari ĩyo tondũ nĩakorirwo na mahĩtia.

Haha, nĩndĩrona nĩ rũhonge rũrĩa rwĩtagwo rwa Red Cross, na rũhonge rũrũ rũkoragwo gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa kenya, na nĩũkoraga tĩ nĩmarathiĩ magatwĩka andũ a ũteithio mũno kũrĩ andũ aingĩ, arĩa hihi maragerera mathína ngũrani ngũrani. Wambere, nĩũkoraga nĩmarateithia andũ kuona thakame, tondũ ta rĩngĩ kũrĩ andũ makoragwo mathibitarĩ-inĩ, na nĩmarabatara thakame, ũguo rũhonge rũrũ nĩrũthiaga nakũu ũguo mataũni-inĩ nakuũ icagi-inĩ, magatwĩka a kũhothithia thakame kũrĩ andũ a wendi wega a wendi mwega. No haha, nĩndĩrona nĩ irio maraheana, Andũ aya mathiĩte nakũrĩa ũguo mĩena ĩrĩa ĩkoragwo na ng'aragu, nakũrĩa ũguo gũtakoragwo na mbura ya kũigana, nakũu ũguo nĩamtwĩkíte a kũheana irio, na nĩmaronekana nĩkũhe marahe mũtumia ũyũ irio nĩgetha citwĩke cia ũteithio harĩ we na nyũmba yake

Marĩa ngereire ngĩhũthĩra kĩndũ gĩkĩ, nĩ maingĩ mũno, ta rĩngĩ haha nĩũrona atĩ nĩ ũrĩithia wa ngũkũ, na marĩa ngereire nĩta atĩ ũgakora atĩ hĩndĩ ĩrĩa ndatwĩka wa kũrĩithia ngũkũ, ngũkũ nĩiratwĩka cia kũiywo mũno, kana ũgakora ngũkũ icio níciarĩo nĩ rwĩgi. Rĩu ũndũ ũyũ ũgatũma ngahinyĩrĩrĩka mũno na ngathiĩ hathara mũno, ngĩgakinya gwĩciria gwakĩra ngũkũ ciakwa ũ gũciĩkĩrĩra waya ya gũcirigicĩria, nĩgetha ngũkũ ciakwa rĩngĩ itigatwĩke cia kũiywo rĩngĩ, kana itigatwĩke cia kũrĩo nĩ rwĩgĩ. Ningĩ nĩndĩrabatara ngũkũ ciakwa cione riũa, na nĩndĩrabatara cione rĩera rĩega, ũguo ngona nothondekeire waya ta ĩno, ũguo riũa nĩrĩrahota kũingĩra thĩinĩ rĩgacikora o kuo, na ngũkũ ciakwa cigakorwo cirĩ o njega.

Rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ, ũndũ ũyũ nĩũngenagia mũno nĩtondũ nĩndĩrona ũyũ nĩ mũndũ ecirĩtie ciana wega. Nĩũrakora atĩ tarĩngĩ haha nĩ mũciĩ ũrĩa ũkoragwo wĩ wa ciana, ciana iria itarĩ na ma na aciari ao, kana ciana cia ndigwa, ciana cia ngoriai, iria kwao gũtarĩ na ũhoti, cigacokanĩrĩrio hamwe mũci-inĩ ũcio. Rĩu nĩgũkoragwo na andũ a wendi mwega, aría mathiaga kũrora ciana icio, rĩu haha nĩndĩrona ciana ici nĩngenu múno nĩtondũ nĩciũkĩte gũcererwo nĩ mũthũngũ ũyũ, ta rĩngĩ nĩ kuona citarĩ ciona mũthũngũ. Rĩngĩ ũgakora ningĩ nĩciareherwo indo, ningĩ nĩndĩrona ta kana gaka anyitĩte nĩkareheirwo mũbira rĩu ũkona ciana ici nĩciatwĩka cia gũkenio nĩ mũndũ ũyũ na gĩĩko kĩrĩa hihi arĩkia kũmeka kĩa wendi mwega.

Kĩrĩa ndĩrona haha, nĩ honge nyingĩ mũno cia Sacco. Sacco nĩ cituĩkaga cia ũteithio mũno harĩ aruti a wĩra. Kaingĩ nĩ ũkoraga aruti a wĩra nĩ maigithagia na Sacco. Ta rĩngĩ akorwo nĩ mũndũ wĩna biacara akahingũra akaunti thĩinĩ wa Sacco nake agatuĩkaga wa kũigithia mbeca kũu. Kana ũgakora nĩ mũruti wa wĩra wandĩkĩtwo handũ agakoragwo mũcara-inĩ wake nĩ ararengwo mbeca irĩa cirathiĩ thĩinĩ wa Sacco. Ũgakora mũndũ ũcio hena mbeca eigĩire na ta rĩngĩ angĩbatara rũni rwa mbeca cigana ũna rĩ, no aheo maita matatũ ma mbeca irĩa aigithĩtie na Sacco ĩyo. Ningĩ andũ aya nĩ makoragwo ta rĩngĩ mũndũ angĩgĩa na thĩna mũna, andũ aya nĩ mokaga ithenya-inĩ rĩu magatuĩka a ũteithio.

Haha nĩ ndĩrona atĩ ũyũ nĩ ũrĩithia wa ngũkũ na mũrĩmi ũyũ wa ngũkũ nĩ aronekana nĩ mũrĩmi mũnene, nĩ tondũ nĩ athondekete nyũmba nene mũno ya kũrĩithĩria ngũkũ ciake, no ngũkũ ici nĩ cironeka nĩ ngũkũ, ti ngũkũ cia kĩenyenji, nĩ irĩa ciĩtagwo broilers. Ngũkũ ici nĩ cituĩkaga cia kũigwo, cigatuĩka atĩ wĩra wacio nĩ kũrekia matumbĩ ma kwendia. No ngũkũ ĩno, ndĩkoragwo na cama ta ngũkũ ĩrĩa ya kĩenyenji. Nĩ harĩ ngũrani nene mũno ya ngũkũ ici igĩrĩ. Rĩu ici mũrĩmi kĩrĩa ena bata nakĩo nĩ mbeca na ti atĩ nĩ kũrĩa kĩndũ kĩna cama, no nĩ atĩ we nĩ akũrie ngũkũ, endie cimũhe mbeca, cirekie matumbĩ, matumbĩ amendie mamũhe mbeca. Ũguo mũrĩmi ũyũ arĩ thutha wa kuona mbeca.

Rĩrĩa ndarĩkia kuona ũndũ ũyũ, kĩrĩa gĩoka meciria-inĩ makwa nĩ kũririkana ndaririkana hĩndĩ yothe ĩrĩa ndanakorwo ngĩthaka mathako ndĩ cukuru, kana hĩndĩ ĩrĩa yothe ndanakorwo ndĩingĩranĩtie na ũndũ wothe wa macindano ndĩ cukuru. Thutha wo ũguo twahotana nĩ tũtuĩkaga a kũheo maratathi ma kuonania atĩ nĩ twaumĩra tũrĩ a tongoria, mũndũ akaheo gake kena rĩtwa rĩake. Ningĩ nĩ ndĩrarikana ũrĩa wothe ndanakorwo ndĩ cukuru ngatuĩka nĩ ndatuĩka wa kũhetũka kĩgeranio mũno na ndakorwo mũrutwo ũrĩa wĩkĩte wega mũno, ngakorwo nĩ ndĩraheyo kĩheyo na ngetwo ngaheyo kĩrathi gĩa kũndambũra ta mũrutwo ũrĩa wĩkĩte wega mũno. Ũndũ ũcio nĩ ndĩraũririkana mũno makĩria.

Ndona ũndũ ũyũ, ũndũ ũrĩa ũroka meciria-inĩ makwa nĩ ũrĩa athũngũ arĩa mokaga gũcera thĩiniĩ wa bũrũri wĩtũ, ũrĩa makoragwo na ngoro njega, ngoro ya wendani na ũrĩa mendete gũteithia. Rĩu ũrakora aya mathiĩte magĩthiũrũka bũrũri marĩ gũcera, na kuona ũndũire wa andũ ũrĩa ũkoragwo ũhana magakoranaga na andũ matarĩ na ũhoti , magatwĩka a kũmahe ũhoti kana makamateithia, makamahe ũteithio ũrĩa mangĩkorwo naguo. Rĩmwe nĩũkoraga nginya nĩma kua ciana irĩa cironeka cihinyĩrĩrĩkĩte magathiĩ nacio mabũrũri-inĩ mao magatũra nao o ta ciana ciao, magacirora, magacithomithia, magaciheaga gĩa kũrĩa na magatũmaga ũteithio kũrĩ bamĩrĩ yao ĩrĩa yatigwo na gũkũ ũũ, andũ acio magatuĩka marĩ a ũteithio mũno.

Kĩrĩa gĩoka meciria-inĩ makwa hĩndĩ ĩrĩa ndatuĩka wa kuona mbica ĩno, ndĩrona ngwatanĩro njega mũno ya mũciari na ciana ciake. Ciana nĩ cituĩkaga cia kũigua ciganĩire mũno hĩndĩ ĩrĩa ciĩna mũciari ũracionia wendo, hĩndĩ ĩrĩa irahota gũkuhĩrĩria mũciari ũcio. Ningĩ nĩ ndĩrona haha nĩ twana twa tũhĩĩ, twana twĩrĩ, twĩ na mũciari wao wa mũtumia, nĩwe nyina. Nĩ ũkoraga atĩ twana twa tũhĩĩ atĩ nĩ tũraiguithania wega mũno na aciari a atumia, na tuo twana twa tũirĩtu tũkaiguithania wega mũno na aciari ao, aa baba wao. Rĩu nĩ ũrakora tũtũ nĩkĩo tũronekana tũkenereire mũno, nĩ tondũ kinya nĩtuoetwo igũrũ nĩ nyina wao na ũndũ ũyũ ũtuĩka mwega mũno na nĩkĩo aciari mendekanaga makorwo ho erĩ marere ciana ciao marĩ hamwe erĩ, ciana icio cikoragwo cigĩkũra cirĩ na thayũ mũingĩ mũno makĩria.

Ndona ũndũ ũyũ, ũndũ ũrĩa ndĩreciria, nĩ ũrĩa twagĩrĩirwo gũkoragwo tũkĩhĩmbĩria ũndũire witũ kana ũndũire wa o rũrĩrĩ o rũrĩrĩ. Wakorwo nĩ ta agĩkũyũ, tũkahĩmbĩria ũndũire wĩtũ, tũkahĩmbĩria ũndũire wa a Mathai, tũkahĩmbĩria ũndũire wa Ikamba na ũndũire wa ndũrĩrĩ irĩa ingĩ ciothe cirĩ bũrũri-inĩ wĩtũ, tondũ nĩ ũrona ũyũ nĩ mũthũngũ, aumĩte o kũrĩa akoragwo na kũu rũraya, agoka bũrũri-inĩ ũyũ witũ na akonekana ena wendo mũnene mũno na andũ aya a rũrĩrĩ rwa Mathai, nĩ arenda kũmenya nĩ atĩa mekaga. Nĩ kwĩruta nginya areruta, ũguo ũkona mũndũ ũyũ aumire kũraihu mũno, oka akenio nĩ rũrĩrĩ rũmwe rwitũ rwa amathai na nĩ arenda gũthoma ũrĩa mekaga. No ithuĩ tũkuhanĩrĩirie, ũgakoraga tũtirenda nginya kũmenya rũrĩrĩ rũu rũngĩ rwĩkaga atĩa, kana nĩ maũndũ marĩkũ mamakenagia, na nĩ guo tũbatiĩ gũkorwo tũkĩnyitanĩra maũndũ-inĩ maya mothe.

Ndona ũndũ ũyũ, ũndũ ũrĩa ũroka meciria-inĩ makwa nĩ kũririka ndĩraririkana program ĩrĩa yokĩte hĩndĩ ya mũtongoria wa bũrũri wa kana ũria wetagwo Uhuru wa Kenyatta. Hĩndĩ ya ũtongoria wake nĩ guokire program yetagwo kazi kwa vijana tondũ ta rĩu nĩ ũrona aya nĩ anake anini mũno, marathiĩ, ũgakora nĩ gũtheria maratheria itũra rĩna, marĩtheria, magakorwo nĩ maigĩirwo mbeca ciao makarĩhwo. Naguo ũndũ ũyũ ũgakorwo wĩ mwega mũno, tondũ nĩ ũrarigĩrĩria anake kwĩingĩrania na maũndũ maingĩ mũno marĩa ma tũhũ ta ũnyui wa bangĩ, ũmaramari mũingĩ ũgakora anake matireingĩrania naguo, magatuĩka kũrĩ ũndũ ũrĩa mareka, magatheria itũra magacoka makarĩhwo. Ũndũ ũcio ũgakorwo ũrĩ mwega harĩ bũrũri na harĩ ciana citũ.

Ũndũ wa mbere nĩ ũrabatara gũkorwo na account ya E-Citizen. Wakorwo ndũrĩ na account ĩyo ya E-Citizen. Ũgũthiĩ ũhingũre www.Ecitizen.go.ke ũcoke ũthiĩ hau ha Register account wĩkĩre maũndũ maku marĩa mothe ũgwĩtio hau. Ũkũmenya atĩ nĩ wathondeka account hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ ũingĩre na wĩkĩre PIN yaku kana password yaku. Wekĩra waingĩra hĩndĩ ĩyo nĩ ũkũhota gũthiĩ gwĩka kana gũkora motungata maingĩ mũno ma thirikari. Ta ũhoro wothe wa kwĩandĩkithia nginya ũhoro wa license kana gwetha kĩndũ gĩaku gĩothe kĩrĩa wandĩkithĩtie online nĩ ũgũgĩkora gũkũ kwa E-Citizen. Ona okorwo nĩ biacara yaku, wa register biacara yaku rĩu ũrĩmĩonagĩra gũkũ nginya kwa E-Citizen. Ũguo ũndũ nĩ ũrabatara we wĩta mũkenya thutha wa gũkinyia mĩaka ikũmi na ĩnana ũkorwo na account yaku ya E-Citizen.

Ũndũ ũyũ ndawona ũndũ ũrĩa ũroka meciria-inĩ makwa ndĩrona tarĩ andũ agima mangĩkorwo me handũ ta kĩrathi. Makorwo nĩ gũthomithio marathomithio ũndũ mũna kana nĩ kuonererio maronererio njĩra ĩna ya ũndũ ũrĩa ũbatiĩ gwĩkagwo. Wa kerĩ no ũkore atĩ nĩ gũthiĩ mathiĩte gũcemania na atongoria ao, na nĩ mathĩna mao maratuĩka a kũheana. Naho haha ũrona hena andũ aya erĩ, na hena handũ haroneka nĩ ha kũandĩkĩra, makorwo nĩ kũandĩka marandĩka maũndũ marĩa andũ arĩa me hau maramera, kana maroya mawoni makĩmandĩkaga hau. Ũguo nĩguo ndĩreciria hĩndĩ ĩrĩa ndatuĩka wa kuona mbica ĩno ĩĩ haha.

Rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ, kĩrĩa kĩroka meciria-inĩ makwa, nĩ atĩ ĩno nĩ bamĩrĩ. Ĩno nĩ bamĩrĩ ũrĩa gũkoragwo kwĩna ũngano, andũ magacokanĩrĩra ta rĩngĩ hĩndĩ ya thigũkũ, thigũkũ ya kiricimaci, kana ũgakora thigũkũ ici ingĩ rĩrĩa andũ maugĩte macokanĩrĩre makenanĩre ta nyũmba, kana bamĩrĩ na nĩ maronekana nĩ magĩte na ihinda rĩega mũno, tondũ mothiũ mao nĩ maroneka nĩ gũkenga marakenga na gĩkeno na nginya nĩ maronania na ciara. Oho nĩ ndĩrona hena mũthũngũ thĩiniĩ wao. Ũguo no ũkore nginya nĩ gũcererwo me gũcereirwo nĩ mũthũngũ ũyũ, kana ũmwe wa bamĩrĩ ĩno aikara rũraya oka na mũrata wake gũcera kwao mũciĩ, akĩmwonagia ũrĩa bũrũri wao ũkoragwo ũhana magatuĩka a kũingĩrana ũguo, na nyũmba ĩno ĩgakorwo nĩ ĩkenete mũno.

Ũndũ wa mbere nĩ kwĩra mũndũ ambe ethe kĩwanja harĩa tũgwakĩra ngũkũ ici. Njoke ndĩmuonie njĩra njega ya ũrĩa ngũkũ ciakagĩrwo. Ciakĩrwo harĩa cirĩikaraga harĩa cirĩkomaga, tucoke tũciakĩre harĩa cirĩrekagĩria matumbĩ. Ningĩ nyũmba ĩyo yothe ĩkorwo na kawanja kayo hau nja, ũũ atĩ kawanja kau ngũkũ no ciumage hau nja no itikarekagwo ithiĩ kũraihu. Ũguo ona kawanja kau gagakorwo nĩ kairigĩirwo na waya ũũ atĩ ci hau nja nĩ cirakinyĩrwo nĩ riũa no itingiuma ciũre ithiĩ kũraihu. Na kawaya kau gakorwo kaambatĩrĩte kũraihu ũũ atĩ ngũkũ ndĩngĩũmbũka yũre. Ũndũ wa kerĩ, ndĩmuonie ũrĩa irio cirĩkagĩrĩrwo ũrĩa ngũkũ icio cirĩkagĩrĩrwo irio. Hagakoragwo hathondeketwo handũ hega hacio ha kũrĩĩra na handũ cingĩnyuĩra maĩ, ũũ atĩ ngũkũ icio ningĩ cigwo handũ hatheru mũno. Ningĩ ũũ, onakorwo to ngũkũ, nĩ harĩ na mwena ũngĩ wa mbata. Ningĩ ona mbata tũgaciiga onacio tũcithondekere handũ hacio hahana ta ha ngũkũ, no handũ hau onaho hakorwo he hatheru ũrĩa hagĩrĩire.

Ũndũ ũrĩa ndĩrona wa kũngenia haha, nĩ atĩ nĩ ndĩrona mwanake wa kuma rũrĩrĩ-inĩ rwa mathai, nĩ atwarĩte ng'ombe ciao rũru na ũndũ ũyũ nĩ ũrangenia mũno, nĩ tondũ andũ aya matituĩkaga a gũthiĩ gũtwĩra ng'ombe atĩ magacirehera mahuti. Kĩrĩa o mekaga, nĩ kũrekia ng'ombe cia cigathiĩ rũru, cigatinda kũu magĩcirĩthia, cikarĩa, cikahũna, magacoka magacicokia mĩciĩ-inĩ yao kiugũ. Ũndũ ũcio ũkoragwo wĩ mwega mũno, wa mbere, ndũkũnoga na ũndũ ũrĩa ũgũbatara tu no gũcihe maĩ ma kũnyua harĩa ci gũkorwo ciĩ handũ hamwe kana rĩrĩa wacicokia na mũciĩ kiugũ-inĩ. Ũndũ ũcio ũgakorwo atĩ, ng'ombe ciratuĩka cia kũhũna mũno makĩria na o ũrĩa cirahũna mũno, no guo cigũuĩka cia kũruta iria rĩingĩ na iria ithaka, imata wega.

Haha, kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere ndĩrona nĩ wĩyandĩkithia. Ta rĩngĩ no ũkore mũndũ ũyũ, nĩ kwandĩkithia arandĩkithia ũhoro wa ũhiki kana kĩhiko gĩake, nĩ tondũ haha igũrũ nĩ ndĩrona handĩkĩtwo civil registration services. Maya nĩ motungata ma wĩyandĩkithia wa maũndũ ma o mũndũ o mũndũ, maũndũ marĩa andũ makoragwo namo. Kaingĩ mũno, ũndũ ũrĩa ndĩrona ũrĩ guo nĩ anga wa ũhoro wa kũgĩa na mũciĩ waku, wagĩa na mũciĩ waku, no nginya ũgatuĩka wa kwĩandĩkithia atĩ rĩu wee wĩ mũtumia wa mũndũ mũna, kana wee wĩ mũthuri wa mũndũ mũna, nĩ getha kĩhiko kĩu gĩgakorwo nĩ kĩhiko kĩratambũrĩkana nĩ bũrũri wĩtũ wa Kenya.

Wa mbere no njuge niĩ hakwa mwene ũndũ ũyũ ndiwendete ona hanini tondũ nĩ ũkoraga wabici cia mũingĩ rĩu ta Huduma Center ĩno ndĩrona haha, motungata makuo nĩ ma thirikari na nĩ motungata marĩa makoniĩ mũingĩ. No nĩ ũkoraga aruti a wĩra akuo matirĩ na ũigĩrĩrĩki mũnene, na nĩ ũkoraga ona nĩta matarerutĩra kũruta wĩra ũcio na nĩguo wĩra ũrĩa maandĩkĩirwo. Rĩu ũgakoraga atĩ hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ wabici icio cia Huduma, kwĩna raini nene mũno ya andũ arĩa metereire gũtungatĩrwo. Rĩu ngona ũndũ ũyũ ndũngenagia tondũ nĩ ũteaga mathaa maku maingĩ mũno ũngĩgeterera gũtangĩkĩrwo. Rĩu kaba mũndũ angĩkorwo oĩ ũndũ ũyũ ũrĩa angĩĩkĩra na njĩra yaguo kana hagĩe njĩra ĩngĩ njegega ya gũthondekaga motungata ma mũingĩ, handũ ha gũthiĩ gũtũraga mwarĩte raini nene mũthenya wothe ũkahana taarĩ wa kũũrĩra o ũguo.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa ndona ũndũ ta ũyũ, nyonaga, aya nĩ atongoria a bũrũri na kaingĩ mũno nĩ tondũ wa maũndũ marĩa makoragwo magĩthiĩ na mbere, wa mona, ũkoragwo ũharĩrĩkĩte atĩ no maheni ũkũigua kuma kũrĩ o. Rĩu ũndũ ũyũ ũgakoragwo nĩ ũratũnogia ithuĩ ta ene bũrũri kana ithuĩ andũ arĩa tũkoragwo bũrũri ũyũ. Nĩ tũrona aya nĩ anene aitũ na nĩ mahana wega mũno, nĩ mahumbĩkĩte wega mũno na riri mwega mũno, no nĩ tondũ wa mbeca cia mũingĩ, mbeca iria cirarengwo mũingĩ, nĩ cio cirahũthĩka na ithuĩ tũgakorwo nĩ kũhinyĩrĩrĩka tũrahinyĩrĩka , ũguo ona ndamona meciria-inĩ makwa tĩ gĩkeno ndĩraigwa ndĩnakĩo, no nĩ ndĩraigua ruo mũno mũno na ngoria hĩndĩ ya gĩthurano kĩngĩ gĩgakinya rĩ tũtuĩke a gũcagũra atongoria angĩ erũ.

Rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, ũndũ ũyũ warĩ ũndũ wekagwo hĩndĩ ya tene. A maithe maitũ hindĩ ĩrĩa matuĩkaga a gwaka nyũmba ciao, makaga na mĩtĩ teno, makahandĩrĩra tũmĩtĩ ta tũtũ, magacoka magatumĩrĩra mĩtĩ ĩyo makamĩtumĩrĩra ũgwo nginya mwena wa igũrũ, magacoka nĩgetha gũtikagĩage heho makaigĩrĩra nyeki, kwĩ nyeki ya mũthemba ũrĩa maiga, to nyeki o yothe, kwĩ nyeki ĩrĩa yo kĩũmbe maigagĩrĩra nĩgetha nyũmba ĩyo ndĩgatuĩke ya kũigĩria heho. No rĩu matukũ tũrĩ, nyũmba taici ndũngĩona rũrĩrĩ-inĩ rwĩtũ, ici nĩciathirire tene o hĩndĩ ĩyo ya maithe maitũ. Nyũmba ĩrĩa ũngĩkora rĩu ĩtigarĩrĩire ya hĩndĩ teyo noanga tarĩngĩ nyũmba ta ya ndoro no nĩ namba nini mũno mũno. Thikũ ici andũ nĩmahĩmbĩrĩtie waki wa nyũmba cia mbaũ, cia mahiga ũgakora nyũmba iria ciĩ kuo nĩ thaka mũno mũno, ĩĩ.

Rĩrĩa ndona ũndũ ta ũyũ, nĩ ngĩaga na gĩkeno ngoro-inĩ yakwa, nĩ kuona atĩ kũrĩ na andũ matũragia ngoro njega, kũrĩ andũ angĩ mbandũ makoragwo na wendi mwega. Rĩu mũndũ ta ũyũ, mũthũngũ ũyũ ũkuona, aumĩte o rũraya o kũrĩa aumĩte agakorwo oka thĩiniĩ wa abirika bũrũri-inĩ ũyũ witũ, athiĩ auga agaũthiĩ na kũu matũra-inĩ thĩiniĩ kũrĩ andũ arĩa mahinyĩrĩrĩkĩte akore twana tũu. Twana tũtũ nĩ tũroneka nĩ tũhetwo indo ta mabuku na indo iria ningĩ tũngĩkorwo tũtaronio haha, tondũ ĩno no mbica tu. Rĩu twana tũtũ nĩ tũkenu mũno mũno. Rĩu ũndũ ũyũ nĩ wa kuonania atĩ ithuĩ ene nĩ tũbatiĩ gũikaraga na wendo, tondũ angĩkorwo mũndũ ta ũyũ nĩ auma kũu kũraihu oka kuonania wendo ũũ-rĩ, ĩ ithuĩ tũkĩ rĩ a, na tũkĩrĩ amwe, ĩ tũtibatiĩ kwendana mũno makĩria?

Maũndũ marĩa ndĩrona haha, nĩ ndĩrona nĩ indo irĩa tũhũthagĩra o mũthenya o mũthenya ta akenya. Indo ici nĩ ndĩrona hena indo cia kũrĩa, indo citũ cia kũrĩa na indo ta cia nyamũ cia kũrĩa rĩu ta ng'ombe kana mbũri. Rĩu nĩ ũrakora atĩ hena ingo nyingĩ mũno ciratuĩka atĩ nĩ cirathondekeka gũkũ Kenya. Indo ta cia ũhoro wa mbembe kana ngano, icio nĩtũracithondeka gũkũ Kenya. No rĩu hena indo nyingĩ irĩa tũtarahota gũthondeka ta ũhoro wothe wa indo irĩa ciumaga nakũu bũrũri wa nja. Kwĩna indo tũronania imwe nĩ tũthondekaga nuthu, nuthu tũkarehe kuuma bũrũri wa nja. Ingĩ hatirĩ kĩndũ ona kĩnini tũthondekaga kuuma gũkũ, ũguo kaba thirikari ĩngĩtũteithĩrĩria kana ĩtuonie njĩra ĩrĩa njega ya gũthondekaga indo ici. Nyingĩ ciacio tũgacithondeka kuuma kĩambĩrĩria nginya mũico. Tũgatuĩka tũtiragũra indo nyingĩ kuuma mabũrũri ma na nja, na nĩguo tũtuĩke a gũkũra ta bũrũri.

Kĩndũ kĩrĩa ndĩrona gĩgĩthiĩ na mbere haha, nĩ atĩ aya nĩ athũngũ na nĩ mokĩte mena rangi, na ndĩrona ũyũ nĩ cukuru marahaka rangi. Cukuru ũyũ no ũkore nĩ cukuru wĩna kũu kũndũ thĩiniĩ, ũteanĩirio, ũgakorwo ona ndũroretwo wega nĩ thirikari, ũgakora tondũ o moka me na wendi mwega athũngũ aya, magathiĩ makarora makona nĩ ũndũ ũrĩkũ mangĩagĩrithia naguo, makoya rangi makahaka na tondũ nĩmarenda gũthondeka gwatanĩro njega na andũ a itũra rĩu, kana nĩ marenda kũrehe ciana cia cukuru ĩo hakuhĩ kũmonia kũmonia maũndũ, makauga mahake rangi o enyewe. Ta rĩu nĩũrakora nginya, nĩũrona tũtũ nĩ twana ena twana haha ũũ, nĩgũkorwo nĩ marenda kũmonia o nao no marute wĩra ũcio, o matirĩ ngũrani nao ona hanini.

Ũrĩa ndĩrona haha na ngamũmenya mũno makĩria nĩ mũtongoria wa gatano wa bũrũri wa Kenya na nĩwe wĩtagwo William Samoei Ruto. Mũtongoria ũyũ ndirona ũndũ onomwe wa kũngenia igũrũ rĩake, nĩtondũ nĩatuĩkĩte wa kũhinyĩrĩria andũ othe a bũrũri ũyũ, tũgatuĩka nĩtũrahinyĩrĩrĩka mũno ithuothe mũthĩni, gĩtonga, gũgatuĩka gũtirĩ mũndũ ũtarakaya. Mũndũ, mũndũyũ nĩaronania atĩ we ndarĩ na bata na gũtongoria bũrũri, no bata wake mũnene warĩ gwĩtahĩra, etahĩre we na nyũmba yake, tondũ maũndũ marĩa ũrakora mabatiĩ gũkorwo agĩteithia a, a, akenya ta maũndũ marĩa mararĩ kwo ma NHIF, ũgakora mau mothe nĩamateanĩria, arehe kĩũndũ kĩngĩ kĩretwo SHA, kĩũndũ kĩũ gĩgakorwo atĩ ona gĩtirateithia andũ, rĩu nĩwona andũ magatuĩka a kũhinyĩrĩrĩka. Rĩu ndirona marĩ a bata, ndirona arĩ wa bata ona tondũ ndĩramwona haha mbica-inĩ ĩno.

Rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ, kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa nĩ kũririkana ndirikanaga hĩndĩ ĩrĩa ndarĩ mũrutwo, hĩndĩ ĩrĩa ndathiaga cukuru njĩkĩrĩte nguo ya cukuru. Rĩu haha nĩharonania nĩ kĩroko kĩa mũthenya wa gatano, o wiki o wiki nĩtwathiaga tũkarũrũngana ciana ciothe a irathi ciothe kuuma kĩambere nginya kĩa mũico na ningĩ arimũ magoka magatuĩka a gũtwarĩria, magatwĩra maũndũ marĩa makoretwo kuo wiki ĩyo, na maũndũ marĩa mega mekĩka wiki ĩyo, na marĩa mooru mekĩka na marĩa matangĩera tũkorwo tũgĩcokera. Onamo ũhoro, onagwo ũhoro wothe wa gũtũonireria njĩrerĩa njega tũngĩgera nĩgetha tũgatuĩka a kumĩra nohotani. Ningĩ nĩtwatuĩkaga na wa kũgĩa ihinda rĩa kũga, rĩa gũthathayia Ngai twĩhamwe ta cukuru, ĩĩ.

Kũringana naniĩ, kĩrĩa ndĩrona kĩrathiĩ nambere haha, ũyũ nĩ thibitarĩ mũnene wa Kenyatta, na thibitarĩ ũyũ nĩũkoragwo na arwaru aingĩ mũno nĩtondũ nĩ thibitarĩ wa thirikari na nĩ thibitarĩ wa gĩkĩro kĩa igũrũ. No rĩu haha nĩharonekana hena andũ marũgamĩte hau nja, mahana ota andũ matukanĩirwo rĩngĩ nĩ gũkorwo merwo atĩ kandi yao ya SHA ndĩkũruta wĩra. Kana hihi merwo mathiĩ moke na mbeca cia mbeca, no tiatĩ gũkorwo atĩ marauga atĩ mahũthĩre SHA ũkore tarĩngĩ ona ndĩrahũthĩka. Rĩu ũgakora andũ aya nĩmaratukanĩrwo makarigwo, rĩu ĩno na nĩ thibitarĩ ya thirikari-rĩ, tũkũroria mũrwaru wĩtũ kũ? kana tũgũĩka atĩa? gũkũ nĩkwo tũkwĩhokete ateithĩkĩre, rĩu nĩtũrore nakũ hihi? Rĩũ ũgakora warora haha ũgwo, ti gĩkeno kĩho no nĩ kĩeha kĩho.

Kĩrĩa kĩrathiĩ nambere haha, aya nĩ andũ a bũrũri witũ arĩa maumĩte rũrĩrĩ-inĩ rwa Maathai. Andũ aya nĩ kuoneka maroneka me werũinĩ kana megũthiĩte kũgwĩma. Rĩu rĩrĩa mathire kũgwĩma makoragwo makuĩte mĩguĩ ya gũikĩria nyamũ ĩrĩa marenda kũgwĩma. Ta rĩngĩ tuge nĩ thwariga, okorwo nĩ thwariga marenda makamĩikĩria mũguĩ, naguo mũguĩ ũcio watuĩka wa gũtheca thwariga ĩyo rĩ, ĩkagũa thĩ, magathiĩ makamĩkinyĩra, makamĩnyita, makamĩoya makamĩinũkia mũciĩ. Nĩ tondũ ũkoraga rũrĩrĩ rũũrũ matiũĩ kũrĩa indo ici ingĩ cikoragwo rũrĩrĩ-inĩ rũrũ rwa nagũkũ gwitũ rwa Gĩkũyũ. O matũragio kaingĩ nĩ nyama, ndũngĩmakora makiuga atĩ mararĩa mũcere, aca, o ũkoraga mararĩa nyama. Na ona wakora magwĩma nyamũ ta icio nĩ ũkoraga nginya makĩnyua thakame, kana makĩhũthĩra thakame ĩyo maũndũ-inĩ mao, okorwo nĩ ta kũhaka njuĩrĩ ciao, kũrĩ o andũ mekaga ũguo.

Haha nĩndĩrona haihũrĩte magetha ma waru. Magetha maya ma waru nĩũgũkora hihi maumĩte na kũríĩ mĩena ya kĩeni, na nĩgetha ũtuĩke wa kũgĩa na magetha ta maya, wee wĩta mũrĩmi nĩũrabatara gũkorwo wĩbangĩte mũno makĩria, ũkamenya gĩkĩ kĩmera ndĩrahanda waru, mbura ĩkwambĩrĩria ihinda rĩna , ũkaharĩria mũgũnda waku na ũkahanda irio ciaku, ũkahanda mbegũ yaku ya waru ihinda rĩu mbura ĩretereka yambĩrĩrie kana mbere hanini, ũkahanda mbere hanini mbere ya mbura yure. Mbura yaitĩka ũguo, ũkamenya ihinda rĩrĩ nĩ gũitĩrĩria bataraitha, ũgacoka ũkamenya rita rĩrĩ nĩgũthikĩrĩra ngũthikĩrĩra waru, ũgacoka o ũguo ũkamenya rĩu nĩngũhũra ndawa ya mbaa, nĩgetha waru ciakwa citigatuĩke cia kũhĩa. Ũguo ũgũkora thutha-inĩ, thutha wa gwĩka maũndũ macio mothe, nĩũrekĩra bataraitha, nĩũrahũra ndawa ya mbaa, nĩũrathikĩrĩra waru na gũcoke nĩ kũraura, ũgũkora wĩ na magetha ta maya maingĩ ũũ.

Ndeciria ũndũ ũyũ, kana ndaũrora wega ndĩrona atĩ tũtũ nĩ twana twa cukuru. Na ciana ici cia cukuru nĩcicereiwo nĩ athũngũ. Kaigĩ nĩũkoraga aya nĩ athũngũ arĩa mateithagĩrĩria ciana iria ciumĩte mĩciĩ ĩtarĩ nohoti. Rĩu nginya nĩmarenda gũka cukuru kũmenya ciana ici ciĩkaga atĩa cukuru, ithomaga atĩa, nĩ mwana ũrĩkũ ũrathoma mũno wĩnohoti mũnene wa kũnyita maũndũ naihenya, makamũthomithia, makamũtwarithia nambere nginya arĩkia univercity tarĩngĩ ũgakora nĩmamuoya, nĩmathĩ nake nakũu bũrũri wa rũraya, akaheithio wĩra, agateithio, akeyũkĩrĩria, nake agatuĩka wa gũcoka o mũciĩ kwao gũteithĩrĩria nginya kwao gũgatuĩka nĩmeyũkĩrĩria, na thĩna nĩwathira kwao.

Haha ũndũ ũrĩa ndĩrona wa bata mũno ũrekĩka, na ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwĩtũ nĩ kũhanda mĩtĩ. Andũ aya nĩndĩrona nĩ kũhanda marahanda mĩtĩ, na marahanda mamĩtigithũkanĩtie ũrĩa kwagĩrĩire nĩtondũ mĩtĩ ĩno no ĩkaneneha na ĩgĩe na mĩrĩ, mĩrĩ ĩrĩa ĩgacoka ĩthiĩ kũndũ kũnene mũno nakũu thĩ negĩe na wariĩ, ũgwo nĩrabatara wariĩ ta ũyũ ũrathondekwo haha. Andũ aya ũgwo marahanda, marathondeka irima rĩega mũno magekĩra mũtĩ hau magacoka makaumbĩka na tĩĩri, rĩu ningĩ ũcokaga ũgakora nĩmathondeka kĩndũ ta gacuba, magagekĩra maaĩ, magatiga makainamania hau . Rĩu gacuba kau kena maaĩ karĩheyaga mũmera ũcio maaĩ o kahora, o kahora, o kahora, o kahora rĩrĩa wakora gũtirĩ na mbura. No hĩndĩ ya mbura gũtirabatara gwĩkĩra gacuba ka maaĩ.

Ũndũ ũrĩa ũroka meciria-inĩ makwa hĩndĩ ĩrĩa ndona mbica ĩno nĩ kuona kana ngamenya ũhoro wothe wa thibitarĩ. Na thibitarĩ ũyũ ũkoragwo thĩiniĩ wa Kaũntĩ ya Kisumu. Na thibitarĩ ĩyo nĩ ũkoraga nĩ ũragĩa arũaru aingĩ mũno, nĩ tondũ wa mũrimũ ũrĩa ũkoragwo ũneneheire mũno kũndũ kũu, mũrimũ wa Malaria. Kũndũ gũkũ nĩ gũkoragwo na ũtambũ mũnene kana mũrimũ wa Malaria nĩ ũtheremaga na njĩra nene mũno makĩria nĩ tondũ nĩ kũrĩ rwagĩ. Na ũhoro wothe wa rũagĩ ũgakoragwo umanaga na iria rĩrĩa rĩkoragwo kũu. Na ningĩ ũgakoraga ta rĩngĩ kwĩna gĩthaka. Ningĩ ũgakora andũ matirahũthĩra neti hĩndĩ ĩrĩa magũkoma. Rĩu ũgakora atĩ rwagĩ rũu nĩ rwaingĩha na njĩra nene na nĩ rwatuĩka rwa gũtheremia mũrimũ ũyũ wa marĩria. Ũguo thibitarĩ ĩno gũtirĩ hĩndĩ yagaga arũaru o hĩndĩ o hĩndĩ ũkoraga kũihũire.